Eng yu, agere pigo akagere tuga. Togu kole pichu aldoi tuga, uyo mi ichek oskenitab kiyagik. Eng boisioni keyoe kokamwa chi beinyin, sigo beit nemi barak eng tugul koegu nenyindet teta.

Eng you agere piko ak agere tuga. Uuyo mi ichek oskenit ab t Kiagik. Eng boishoni keyaei kokamwa chi beit nyin si ko beit neni barak eng tugul koegu nenyindet teta

Netoguu en pichaini, ko kulungunut, kulungunut ko taritiet nekiboe en gaa ak ingokaik ak batainik. Bo komonut keeribe kulungunut ngamun kiome mainikchik ak bendoo. Ak imuch ialdee ak inyorchigei chepkondook

Eng pikchaini komi piik chemi mbar mbaranito ko kikimiin ngwek chekikure kabichek mi pichuto kosemberchini ngwek chuto bo komonut keminei kobichek amun ndealde inyorchinigei chepkondok

Pichaini komi nego. kigowalak tuguk chekiriptoen nego en kasari ki at kinye geny, kogicham keribe nego chechang ago kicham kiyogi. Lakini en kasari ko kigorib biik nego che ng'ering ako kigonde zero grazing.